Nĩmambaga gũthima tĩĩri wao nĩgetha mamenye nĩirio irĩkũ irĩkũraga thĩiniĩ wa mĩgũnda yao kana ciagĩrĩirwo nĩtĩĩri wao kũndũ kũu marĩ oho nĩmaroraga itũra rĩraura mbura mahinda marĩa magĩrĩire nĩgetha mahote kũhanda irio na kĩmera kĩmera. Oho nĩmaroraga itũũra rĩu ũrĩa rĩhana thĩiniĩ wa nĩũndũ wakũmeyerera indo ciao itigatuĩke ciakũiywo ũgitĩri wa mahiũ mao na gitĩri wa irio ciao. Oho nĩmaroraga rĩera rĩa kũu ũrĩa rĩhana nĩũndũ wamahiũ mao kũrĩ mahiũ matuĩkaga ma kũ afectwo, matuĩkaga ma mĩĩrĩ yao kũreta thĩna kũringana na rĩera rĩrĩa rĩkũndũ kũu.

Handũ haha nĩ haroneka nĩ handũ hena kĩanda, handũ maaĩ maikũrũkaga magatuĩka ma kwamba gũikaranga hau. Tondũ haroneka ndũma ici nĩcinyuĩte maaĩ wega ciĩna riri. Nĩ ironeka ithiĩte gũkinya mahinda ma gũkũra ituĩke cia kwendio. No itwarwo thoko, na andũ ni meendete ndũma mũno. Nĩ harooneka kũũria rũteere-inĩ kwĩ na maaĩ, mbura nĩtuĩkaga ya kuura mahinda marĩ o mothe. Nĩ haroneka haha no hahandwo indo nyingĩ ta muceere, tondũ ni maaĩ, handũ maaĩ maraamba magaikara weega.

Huduma number nĩĩteithagĩrĩria thĩiniĩ wabũrũri ũyũ witũ wa Kenya, Kũmenyeka nĩandũ aigana marĩkuo. Noĩgũteithĩrĩrie ũrĩ nayo kũingĩra mawobici ma thirikari. Noĩgũteithĩrĩrie ũrĩ nayo ũthiĩ kũndũ ta nja wa bũrũri. ũthiĩ matũũra mangĩ ngũrani ngũrani. Oho noĩteithagĩrĩria hĩndĩ ya gũtaranwo andũ, thutha wa mĩaka ikũmi gũkamenyeka nĩandũ aigana marĩ bũrũri ũyũ witũ. Oho nĩiteithagĩrĩria kũmenya gĩcunjĩ gĩa atumia ona gĩcunjĩ kĩa arume, ũrĩa meigana.

Andũ mataũni nĩmatuĩkaga magũka gũkũ gĩcagi-inĩ gũka kwona indo ta ng'ombe ũrĩa ikoragwo ihana tondũ kũrĩ andũ matemba mona. Oho nĩmakuaga indo iria tũrĩmaga gũkũ magatuĩk magũcitwara kũu taũni igatuĩka cia kwendio. Oho nĩmokaga gũkũ makareta angĩ makareta mandũ mao moke meyonere mbembe ũrĩa ihandagwo, meyonere mĩgũnda ũrĩa ĩrĩmagwo ũrĩa ĩharagĩrĩrio nĩgetha irio ituĩke cia kũnandwo. Ohonĩmokaga gũkũ kwĩrorera indo ta mĩtĩ. Ohonĩmokaga gũkũ kwona indo ta mboco ũrĩa ikũraga na maũndũ mangĩ maingĩ

Thirikari ya Nairobi noĩkĩre mawatho nĩgetha. nĩgetha gĩko kĩigagwo kũrĩa kĩagĩrĩire. Ongĩrora ta rĩu rũĩ rwa Nairobi ona maĩ macio merũĩ rũu matingĩnyuĩka nĩũdũ ũrĩa makoragwo na gĩko tondũ andũ aingĩ maikagia gĩko rũĩ-inĩ. Andũ mangĩ nĩmathiaga nĩmathiaga kũhũrĩra nguo rũĩ thĩiniĩ, thirikari ĩngĩhota gũĩkĩra mawatho tamacio mũndũ ũrĩa arĩonekanaga akĩhũrĩra nguo kũu rũĩ-inĩ agatuĩka wakwoerwo makinya notũhote kũiga Nairobi ĩrĩ na ũtheru. Oho mangĩhota ohandũ ohandũ makaiga maindo , makaiga ta matiramu maindo mangĩhota gũĩkĩrwo dustbin maindo mangĩhota gũĩkĩrwo gĩko nĩandũ ta manjĩra mũndũ akĩrĩa ta kĩgwa, takataka ĩo ya kĩgwa agatuĩka ya kũmĩkĩra hau. Oho mangĩandĩka andũ maingĩ makũtheragia, Nairobi noĩtuĩka yakũgucĩrĩria andũ maingĩ mũno.

Maũtaaro macio mũndũ ũheagwo mbere ya gũthimwo mũrimũ wa mũkingo nĩ makoragwo marĩ na bata tondũ kũrĩ mũndũ augaga athimwo oneka ena mũrimũ ũcio wa mũkingo kũrĩ mũndũ ugaga we nogũthiĩ ekũthiĩ egũthithie ngari kana tuĩke wa kwĩruta moyo. Nonĩmateithagĩrĩria mũndũ tondũ nĩmamũheaga hinya makamwĩra tiwe wambere ona kũrĩ andũ maĩngĩ matũrĩte na mũrimũ ũcio omanyuaga ndawa, ũcio tiguo mũico waku. Magagwĩkĩra hinya na ũkona atĩnĩma, ũkaruta meciria macio matarĩ mega atĩ nowĩrutire muoyo ndũngĩhota gũtũũra ũtarĩ na mũrimũ ũcio. Ohomagakwĩra atĩ noũhote nginya kũgĩa ciana na noũrere ciana ciaku itarĩ na mũrimũ ũcio owahũthĩra mataro marĩa magũkorwo magĩkwĩra. nĩmateithagĩrĩria mũno tondũ kũrĩ mandũ mangĩ makuaga ngoro makona rĩu gũtirĩ mũndũ ataramenya mena mũrimo ũcio, makona rĩu mũtũrĩre wao nĩwakinya mũico. Oho makona andũ othe marĩtuĩkaga makũmamena, nonĩũtuĩkaga wa kũmateithĩrĩria tondũ nĩũheaga mũndũ hinya, ũkamongerera hinya makona ũyũ tiguo mũisho wake arĩ na mũtũrĩre ũngĩ wagũtũra.

Wambaga gũcithambia wambaga gũcithambia ũgĩcigĩrĩra riko ũgaciĩkĩra maaĩ cikamba igatherũka, ciatherũka ũgatinangia gĩtũngũrũ ũgekĩra maguta, arabu ũgekĩra nyanya, no wĩkĩre nyama angĩkorwo wĩnayo. No wĩkĩre waru, wekĩra waru arabu ũgekĩra tũmaĩ tũnini nĩ getha ikorwo irĩ na gathubu. Ciarĩkia ũguo igatherũka na rĩu ũgũcama waru wigue kana nĩ wahĩa kana nyama kana nĩ yahĩa.